Ngwamba kũmũgeithia, ndĩmũrie rĩĩtwa, ndũmĩre rĩu rĩtwa rĩu kũmwarĩria nĩgetha hote kũmenya ũrĩa gwathire nambere. Ndĩmũrie ciarĩ mbia cigana, na atũmire rĩ. Ndĩmwĩre ambe eterere hanini ndĩkĩrĩrie. Njoke cicitemu-inĩ ndore harĩa cikinyĩte, na maũndũ makoniĩ mbia icio. Njoke rĩu ndĩmũcokerie, ndĩmũrie ndĩmwĩre ũrĩa kũhiana, ndĩmũhoe mũhera nĩ gũikaria mbia ciake, arabu njoke ndĩkĩrĩrie hau, ndĩmwĩre ũrĩa gũgũthi nambere, na ndĩmũteithie gũthondeka maũndũ macio, na ye kuona mbia ciake.